Mae en keyo mar ngwacho, ngwacho en rabuon. Rabuon ka osegole e puodho to ikete kanyakla ,bange ka osechoke mondo mi otere dala kata kuma idhi tiye kode, inyalo tere e duka kata idhi use. Magi duto gin tije mag ngwacho kendo ma opogore opogore kama itiye kod ngwacho